Ore ntekei omasaa olashumba naa kisaidia ayiolou biyotishu oongaitubulu tenebo ngwesi naisumbuanita amu keya emoisha Ore ena pisha naa ontekei omasaa olashumba naa kepuo ilaramatak ashu ilaremok lolchamba, kepuo ajurhu ena pisha nepuo adol ajo kakwa ngwesi nagira aisumbuan kuna aitubulu neyiolou ajo kalo shani onarikino nepiki kuna aitubulu peyie isaidia kuna aitubulu menoto biyotishu sidai Neyiolou sii ajo kalo shani oidim obaiki ashu ataara kuna ngwesi naagira aisumbuan ingaitubulu, ore sii neyiolou ele shani ajo kai epiki tolchamba peetumokini naa aitiyaikie kuna ngwesi naagira aisumbuan kuna aitubulu Tayiolo taa ajo aidipa duo

Ee kaipim oshi enkulukuoni atan itu aiteru eunore, kaipim peyie ayiolou enaa keeta enakulukuoni aa uwezo naisho nkaitubulu metubulu tesiokinoto amu keetae enkulukuoni asidai, ore ituenishoreki tenkata naado na kidim aishoo nkaitubulu metasieku, kidim aishoo nkaitubulu metubulu ti araka neaku a kaipim oshi pii.

Ore oshi anaiko tanaitumia enkipimet enchalan enkop ee aitumia, ore oshi enaiko enaitumia enkipimet enchalan enkop aitumia enkiti kulukuoni na kadumu ake enkiti kulukuoni napik enkaina nainguraa tanaa keeta enkare naidim aisaidia nkaitubulu metubulu, kaidim ake aingura tenkaina aingurai nadol sii nadol ake tonkonyek na tanaingor arashu tanaibung tenkaina nayiolou ake enkulukuoni naidim aisaidia nkaitubulu metubulu tenkaraki kayieu nayiolou eneba enkare naata.

Ore ngolikinot naimaa anaitumia imasaa olashumba tenturoro olchamba na ore enedukuya ore aa kuna masaa olashumba naitumiai tenturoro olchamba na kegol enkinyangunoto, kegol enkinyangunoto onona masaa neaku kayieu iropiyiani kumok patumoki na ainoto nona masaa niata olchamba, ore enkae golikinot naima na ore kuna masaa olashumba na keyieu enkariano, tenelo ade pemiata enkariano naindim aitumia ainyalaki na enintumia ainyalaki nakindim iyie atipika batisho atipika enkishui ino batisho .Neaku kenare niata enkariano niyiolo aitumia kuna masaa tenkoitoi naishaakino, ore enkae golikinoto okuna masaa olashumba na kinyal ormanyara, aa ore masaa kumok na kitumia eilata, ore enailata na keinyel enkijape ore eneinyel enkijape enkop na kinyel na ormanyara, ninyel ormanyara lenkijape nigil na ainyal enkulukuoni, neaku kuna golikinot oshi iima tolchamba.

Ore ntekei kutitik napuo openy na keas esiai sapuk oleng amu kirira olchamba amu enedukuya kerip olchamba aa taa aidolu ngwesi na kejo kiponu anya nkaitubulu nintoki sii aaku aidolu irpurisho nisieki na ainguraa eningo peimboyo pemeinyel olchamba, neaku ine nena siatin naas ntekei kutitik naapuo openy.

Adolta orbakuli otii ntokitin naikarangishoreki anaa irnyanya, adolta irnyanya kumok tene nadolta kitunguu nadolta pilipili, adolita ciucumber adolta endimu adolta e kitunguu saumu, nadolita adolita sii carrot neaku nona tokitin naikarangishoreki pookin, adolta telebakuli.

Ore ake paadol ena nelotu eramatare indamunot ainei inchere kifaa pekiramata intare nikiyata isuam nikiata nikibak nikintai irkiku tonkejek nikiboraa ilchafui kulo onap peyie etum sininche anoto naa ataa inarmanyara sidai eramatare naai ontokitin ore pekidol taata entoki naijio ena nikintadamu olaramatani oltung'ani oramatisho inchere kifaa intare inonok niramat intokitin inonok petum sininche atotonio tiatua ewoi sidai nening enaa ketii enishia tenelo pekibuitere tonkang'itie aiko taa nejia eeh.

Kisapuk enaa siai oleng' tenkop ang' amuu kira laramatak ore kira ilaramatak kiyengisho too nkatitin nikiyata sukukuni kuna katitin akeyie kiyengaki nkera naa kisapuk ena siai amu kitayu eilata naa ore ena ilta keisaidia iyiok ilaramatak amu kipik idaikin ore iltung'ana oteiyanga duo ntare kumok neya sokoni pee etum impasai niyasie kulie siatin pookin ahsu niyangunyie kulie tokitin pookin nimiyata neeku kisapuk oleng' ena siai tenkop ang ashu kitumiai ninye teneyiongishoi nepiki intokitin naijo motorik neeku kitumia ilaramatak too nkotoi kumok napaasha

Aa ore nkoitoi olashumba naidim ata keret ilaramatak neyau emponari omasaa na nkoitoi nijo eyaunoto orkiek irkiek lomasaa, irkiek oitumiai aa oudieki masaa namwoi, kisaidia yiok kulo kiek ana laramatak amu kisho masaa minotito aa biotisho sidai, na enetum masaa biotisho sidai neponari neaku kumok, keatae nye rkulie kiek la kiko masaa metasapukita niko masaa meta keeta biotisho, ore enetum biotisho na kidim masaa atoishoto neakubkumok neponari ore irkulie na keetae nye enasia olashumba na kidimayu nayauni kulie artificial insemination na kidimi atuudoki masaa ,iudoki aki masaa aa ee iud masaa petumoki atoishoto na kisaidia ena masaa metaa kumok.

Ore ena siai neme sapuk oleng tenkopang amu keeta engop ang sheria najo peyie medungi ilkiek amu keinyal olmanyara neeku meyieuni. Ore oltung'ani oos ena siai tenkop ang naa kibungi neeni Neenu mee sapuk ena tenkop ang amu meyieuni

Aa ore entokinagira aasa tenewueji, kadolta olchani a oidimae neteyiaraki eteyiaraki eleshani na kishoritae metumukunye, ore eleshani na kertiu ana olchani oshi likijo ormabaine, ore ormabaine nakeyieri nemukuni, ore piindip atumuku naija ake niok, nakeeta kisaidia osesen, kisaidia biotisho oltunganak amu keeta enkidimata naisaidia oltungani oya enkosheke , oltungani oota oloirobi, oltungani akeyieu oota moyiaritin kumok, neaku kegirai ayieru eleshani peyieu amuku neyieri peyie etumokini atook.

Ore kuna masaa olashumba e technologia na keyau enkibelekenyata nesapuku endaa amu aa ore nai nabo okuna masaa olashumba nikitejo nai keyautua lashumbaentoki naijo mbolea, ore mbolea na kisaidia irnganayio ashu endaa nituuno te mukunda ashu olchamba lino aa kisaidia metubulu tesiokinoto ore tenebulu tesiokinoto na kesapuku endaa, kesapuk endaa amu kebulu tiaraka naketumoki ltunganak atadaare ashu ainasa enadaa olchampa nepal nkulie masaa nai naata tonkangitie nijo nai nkishu ituemir, na ore nai enapali nkishu ituemiri na keponari na ashu kesapuki, keaku kumok. Ore enkae kitejo nai ore ena technologia olashumba neyautua ntokitin naijo ntekei olashumba kuna naitumiai aripie olchamba neaku ore eneripi olchamba nibooyo empurore na kebul naa endaa amu meaku na ketii ltunganak ogira apur endaa amitiki eaku sapuk neaku kibooyo empurore, ore enkae a kuna tekei olashumba na kisaidia amu metayioloto ajo kakwa oitoi nai isidan.

Ore masaa oeteknolojia enkiremore ateunoto onkaitubulu naa kisaidia yiook maitooku nkaitubulu amu idimayu nintumia enatoki oshi naji drip irrigation aataa ingoru ake oltupa , niud enkiti wueji, nipik abori olchamba loinkaetubulu naa kisaidia ina aisho nkaitubulu enakre maakutitik , kisaidia aisho nkaitubulu enkare enaa enanarikino . Ore enkae , ore ena mbolea nayautua ilashumba naa kisaidia aitubulu nkaitubulu tiaraka , kisaidia aitumia, kisaidia aitubulu nkaitubulu tiaraka . Ore enkae aa ore kuna mashinini ashu ena teknolojia ilashumba naa kisaidia amu kedol imoyiaritin naata nkaitubulu .Ore tenedol imoyiaritin naata nkaitubulu naa kidim anaa ilaramatak aitumia kuna mashinini eteknolojia atodol kuna moyiaritin ajo kakwa , nikiyau olchani akesinye laa kulo, kulo ashumba oisaidia yiok manoto tena teknolojia enye , nikiyau olchani oishiunyie kuna aitubulu. Ore enkae kidim atoosh mpishai nikiyiolou ajo kakwa ngwesi nagira aitanyamal ashu naarita kuna aitubulu, nikindim naa aingoru olchani oor sinye kuna ngwesi neaku ina isaidia yiok.

Ore enaramatare ngejuk e AI naa keyau enkisampuare sapuk amukisaidia yiok manoto nkoitoi aa enkitumiata aa empolea naisaidia ashu naitasieku aa naitasieku nkaitubulu metubulu. Ore enkae yiok matayiolo enkoitoi ashu conditions ashu ntokitin duo nai nayieu ena daa nikituuno. Neeku kisaidia yiok matayiolo conditions ontokitin pooki nayieu ena daa nikituuno ore nikintumia nana ashu nena tokitin pookin nayieu ena daa anaa kisaidia yiok matayiolo ajo kebaa enkare nikipik kebaa enkiroe nayieuni , kebaa nai ewangan ashu oltaa oyienu tene wueji naaku tenikiyiolou nena baa pookin tenkariano ashu kebaa inaayienu naa kisaidia yiok amu kitasieku naa embulunoto onkaitubulu ashu embulunoto ornganayio pookin likituuno tolchamba . Kisaidia yiok enatoki amu kisaidia yiok manoto engeno , kisaidia yiok manoto engeno ajo kai ikoni teneuni ele nganayioyi likituuno ashu enaitubulu , neeku ore nye ina ngeno kisaidia yiok matayiolo tenkaguti ajo kaa ngeno eyieuni teunoto ele enaitubulu.

Ore enaramatare e AI eima atua enkop tenkiremore e kenya kake aatan itueyiolou laramatak lenkop pookin ekenya, enchoto olaramatak ake otoyoloto isulaki kulo oisumate, itueyiolou ltunganak otii atua lchambai kumok kake matejo duo ake etayioloto esajati earthan, kake meltunganak pookin otayioloto, neaku etan ake ishaakino nitamoki ltunganak inaramatare e AI peyieu etumokini na aitumia amu kitadua ajo keeta a esidanosapuk ashu keeta faida sapuk tolaramatak arashu tolairemok amu kitasieku embulunoto ornganayio lang ashu lontokitin pokini nikituuno tolchambai onkaitubulu, kitasieku nakisaidia yiok oleng amu kitasieku nye kitasieku kisho nkaitubulu ebulu tiaraka .

Teniteruni nai aitumia roboti metaa ekesu shai tekericho na keeta sinye esidano enye neeta sinye engolikino enye, ore esidano na nchere a ore robot na keas esiai tiaraka ,kesiekisieki esiai amu menauru menauru ana oltungani amu emashini na ninye neaku kesieki nai ,ore enkitumiai e robot na kesieki nai aas inasiai enkesunoto eshai tiaraka amu menauri na roboti kake ore engolikinoto naata tenitumiai naibroboti na kegoliki na ltunganak le kericho kulo aasak lesiai oshi ogira aas esiai tinewueji nchere nona siaitini nemekute duo ake etumoi takenya neaku inutimiai na roboti na kigili na ajut laasak lesiai oshi lokesu inashai tekericho, neakuore enduata aai mayiau nitumiai iroboti ncho ake itumiai ltunganak oshiake oosita inasiai peyieutum sininche ainoto ropiyani napuo aretie irmareita lenye neaku a mai support.

Tanadol a kuna ngwesin, ore entoki nalotu endamunoto ai na enkinyalata onkaitubulu amu ore enangues naji snail na kadol ana kenya nkaitubulu, ore enkae ore entoki nalotu elukunya ai na ore enangwes na kenya ntapuka orkiek na kisaidia si enkulukuoni , kisaidia enkulukuoni amu tenelo aim shumata enkulukuoni na kisaidia enkulukuoni amu kitaa naa enkulukuoni minoto nkuti shimoi naim enkijape neaku kisaidia enkulukuoni amu kisidia sinye ntapuka amu kenya ntapuka nisaidia ntapuka metaa kutitik, ore eneaku kutitik na ketumoki na ntapuka ketumoki na ntapuka atushulare enkulukuoni ore teneshulare ntapuka enkulukuoni na kesidanu enkulukuoni amu keaku na enkulukuoni ketum ketum a entoki naji ketum rotuba ashu entoki naji fertility amu kisho nkaitubulu metubulu esidai amu keaku na kesidai enkulukuoni kisho nkaitubulu me.

ore ilaturok keitumia eramatare ng`ejuk aiboyo ingwesin naanya inkaitubulu amuu ore ena AI naa keutu imbaa kumok ore enedukuya keutu ajo kakua keutaki tii ninye iyok enikinko pee kimbooyo kuna ngwesin kaii kinko pee kimbooyo kuna ngwesin aa kuna ngwesin naanya inkaitubulu enaa keutarioki irkiek lekipik olchampa aashu ilikibukoki atua inkaitubulu noildakie kuna ngwesin ore teneidakie kuna ngwesin neeku naa meetae ingwesin naidim ainasa inkaitubulu neutakii sii iyok ena AI inkoitoi nekinko peyiee kiun kuna aitubulu metubulu tiaraka ore nayi tenebulu tiaraka neeku naa metuumoki ingwesi kumok ainasa kuna aitubulu.

kelelek peetumi imasaa naibooyoki inkukuuni endaa tolchampa kutitik tialo AI amu teneata olaramatani iropiyiani nainyang'unyie nena masaa naiboorieki aa keipotuu ake oltung'ani oota enkariyiano eenkinyang'unoto oo nena masaa neijo nena tekei drones naa keisaidia naa amu keitoki naa aiboyoo imoyiaritin ashuu oo ng'wesi kuna ng'wesi kutitik naanya inkaitubulu neeku kelelek teneyata olairemoni ashuu olopeny olchampa iropiyiani naa ketumii naa ake amu impotu ake oltung'ani aariya ele tung'ani oota enkarriyiano ee AI nekilotu apikaki nena mashinini ashuu nikilotu apikaki nena masaa naisaidia aiboorie inkukuuni naa ine maana oleng' kuna masaa naiboorieki kuna kukuuni amu iyolo ajo ore kuna kukuuni naa ninche oshii naisho metaa ore kulo ore kulo ena daa nituuno tolchampa naa meeta meeta duo mee ene high value ashuu mee ene maana oleng' tenkaraki kiinyel tenenya niinyel naa maana endaa